Ngũĩciria mĩtaratara ya gĩthomo gĩa kompiuta ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari nĩyagĩrĩire tondũ nĩ ũgũkora rĩrĩa mwakorwo nĩ mwathiĩ gũcaria wĩra na hakorwo hena mũndũ wĩna gĩthomo gĩa kompiuta kĩrĩa kĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari na ũkore hena ũyũ ũngĩ wa, ũrĩa wathomeire ya mũndũ kĩũmbe, nĩ ũgũkora ũyũ wa gĩthomo gĩa thirikari, ya kompiuta iria irũgamĩrĩirwo nĩ thirikari akĩoyo na akĩheo kanya kau na ũgakora ũyũ ũngĩ agĩtiganĩrio.

Nĩ ũrakora atĩ ũkĩhuthĩra mĩbango ĩno ya thirikari ya ICT ciana irĩa cie gĩcagi-inĩ nĩ ũrakora nĩ cirahota gũkorwo cigĩthoma maũndũ ma ICT, ĩrĩa ĩramateithia gũkorwo matirĩ thutha mũno kũringana na ciana iria cii taũnĩ-inĩ, ũgakora atĩ ciana ici nĩ cirahota gũkorwo cĩi hamwe koguo ũgakora mwanya ũcio ũkoragwo hau gatagata-inĩ nĩ ũranyiha.

Ni gĩkundi kĩa andũ, arĩa mokĩte hamwe makĩenda gũkorũo nĩmarenda gũkorũo magĩbundithio ũhoro wĩgiĩ kĩndũ, kana ũgakorũo nĩmarokũo makĩenda kũheo maũtaro, nĩũndũ wa, maũndũ matiganĩte. Kuoguo ũgakora, arĩa maramabundithia magakorũo nĩmaramonia mbica, nĩgetha gũbundithia kana maũtaro macio makorũo makĩheanũo na ũhũthũ.

Ngũkũ nicirekagia matumbĩ, na o hamwe cigakorũo nĩciratũhe nyama. Na ũgakora matumbĩ maya nĩmarakorũo na thoko, na ũgakora andũ nĩmaramagũra. Na ũgakora nĩrakũrehera mbia. Na ngũkũ o ici no citũheaga nyama, na ũgakora atĩ, nyama ya ngũkũ nĩyendetũo mũno, na ugakora atĩ andũ nĩmaramĩgũra, na ĩgakorũo no ĩrakũrehera mbeca o wega.

Nĩũkoraga rĩrĩa andũ mathiĩ thibitarĩinĩ nĩ ũgũkora andũ marĩhi marĩa mararĩha nĩmaingĩ na koguo ũgakora hena mũndũ ũtekũhota, kũrĩha tondũ ndarĩ na ũhoti ũcio. Koguo ũgakora ndekũhota kwamũkĩra motungata thibitarĩinĩ ũcio, na ngona ũndũ ũyũ ndwagĩrĩire, tondũ mũndũ ndagĩrĩirwo gũkorwo atĩ nĩ mũrwaru, na acikoe akorwo ndekũhota kwamũkĩra ndawa kana akorwo nĩakũhota gũthondekwo, na yagĩrĩirwo ĩcenjio tondũ nĩrakorwo ĩkĩ ĩkĩ ĩkĩũmĩrithia andũ a icigoinĩ citũ mũno.

Thirikari ya kauntĩ nĩ yo ikoragwo igĩtheria na kũeheria takataka irĩa cikoragwo citangĩtwo bara-inĩ. Ũgakora atĩ thirikari ya kauntĩ nĩ yo ĩkoragwo ĩgĩtheria matũũra, kana o na taũni-inĩ, tondũ rĩrĩa mũkenya oya takataka ciake athiĩ ate harĩa bara, rĩngĩ nĩũkoraga thirikari ĩyo ya kauntĩ nĩĩkoragwo ĩkĩhata na ĩkarogota, koguo ,ũgakora atĩ thirikari ya kauntĩ nĩhingĩtie ibataro rĩa mũkenya rĩa gũikara handũ hatheru.

Rĩrĩa mũrutwo akorwo akĩũrio kĩũria na akorwo ndarahota, kana ndaramenya gũcokia ũrĩa kĩũria kĩu gĩbatie, kũhũthĩra thimũ yake no athiĩ nendainĩ, na akorwo agĩcaria ũrĩa kĩũria kĩu gĩbatie gũcokio. Koguo ũgakora mũrũtwo no arakorwo akĩhũthĩra thimũ ĩno yake e cukuruinĩ gũthoma. Orĩngĩ mũrutwo nĩakoragwo akĩhota gũkinyanĩra na kwaranĩria na aciari ake ona arata ake, ũũ atĩ ona kaũndũ ka hi na hi kangĩũmĩra nĩagũkorwo akĩhota kũmera.

Kaingĩ ĩcagi-inĩ nĩ ũkoraga atĩ intaneti ndĩranyita wega, na mĩtambo ya ndigito nĩgetha ĩkorwo ĩkĩruta wĩra wega, intaneti nayo no mũhaka ĩkorwo nĩ ĩranyĩta o wega. Koguo ũgakora atĩ arimũ nĩ marakorwo na ũritũ mũno makĩhũthĩra mĩtambo ĩno ya ndigito. Ona rĩngĩ mĩtambo ya ndigito nĩ ũrathii ũgakora atĩ cukuru-inĩ, tuge ta kompyuta, ũgakora kompyuta nĩ ithatũ na arutwo arĩa marakorwo makĩenda gũthoma nĩ aingĩ. Koguo ũgakora ũndũ ũyũ nĩ ũraritũhĩra arimũ.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩũrakora atĩ atongoria aya nĩmaroka na magakorwo makĩhota kũrehera cukuru mĩtambo ya ndinjito, ta kompiuta kogwo ũgakora atĩ nĩmarateithĩrĩria tondũ kompiuta ici nĩ ũrakora cirarĩ ta nini kĩrathi-inĩ kana cukuru ng'ima. Na nĩ ũrakora atĩ nĩ marakorwo o na magĩteithĩrĩria gwĩkĩra mĩtambo ya intaneti nĩgetha gĩthomo gĩkĩ kĩa ndigito gĩkorwo gĩkĩhota gũthiĩ na mbere tondũ mĩtambo mĩingĩ ya ya ndinjito no mũhaka ũkorwo intaneti ĩ njega.

Nĩũrakora atĩ macukuru maya ma gĩthomo kĩa ndigito, nĩmarakorwo makĩrĩhia bithi ĩrĩa ĩgũrũ mũno na ĩgakorwo atĩ ĩrakorwo ĩkĩritũhĩra arutwo angĩ na o magakorwo atĩ matingĩkorwo makĩhota gũkorwo magĩthoma gĩthomo gĩkĩ kĩa ndigito. Na nĩũrakora atĩ macukuru maya matirĩ na mĩtambo ya ndigito ya kũiga kogwo ũgakora atĩ rĩrĩa arutwo na o megũkorwo makĩenda gũkorwo magĩthoma no mũhaka magayanio tũkundi tũkundi nĩgetha makorwo maĩhota kũhũthĩra mĩtambo ĩyo wega.

Nĩ kwarĩ na raini nene mũno ũgakora atĩ nĩ andũ aingĩ meyumĩrĩtie na ũgakora atĩ no mũhaka weterere andũ arĩa me mbere yaku marĩkĩrio nĩ getha nawe ihinda rĩaku rĩkinye ũkorwo ũkũamũkĩra motungata macio. Na nĩ kwarĩ na thĩna wa mĩtambo ũũ atĩ nĩ wakoraga atĩ mũndũ ũrĩa wĩ haria mbere nĩ arakorwo agiĩkara mũno, nĩgetha ũkorwo nawe nĩ wakinyĩrwo nĩgetha ũheyo motungata o macio maya ma ngombo ya HELB.

Hĩndĩ ĩria wenda gukorwo atĩ nĩ ũrenda Kũiga marigũ maku thitoo, nĩ yendekanaga ũkamaiga handũ haria mategũkorwo makĩhihinywo nĩ kĩndũ. Tondũ marigũ mahihinywo nĩ makoragwo makĩmondoka na ũgakora atĩ ndũngĩhota gukorwo ũkĩmaria kana cama wake wa kũmarĩa nĩ ũthiraga. Koguo andũ aingĩ makoragwo makĩmacuria igũrũ kana ũgakora mũndũ aramaiga handũ kando amarũgamĩtie nĩgetha matigakorwo makĩhihinywo ona hanini.

Ihinda rĩrĩa ndona cabaci, nyonaga cikĩonania hena ũndũ ũrakũngũĩrwo handũ, no ĩkorwo nĩ rũracio, kana ũhiki, kana ĩkorwo nĩ andũ marakũngũĩra gũciarwo kwa mũndũ wao. Nĩũkoraga cabaci nĩcikoragwo cikĩonania gĩkeno, na ũgakora nĩ cabaci nĩciendetwo nĩ andũ, aingĩ tondũ ciĩ cama, na nĩkĩo andũ maciendete.